Kaneno tijni, parona kaka tich manyalo bedo kod nikech tijni ketho lemo kaka oganda, oduma, manyalo bedo e destruction, nyalo ketho pur ahinya e piny ka

Gino gi kok ma omako go ma otimo e seche mag yuko mar ther, to gikma uneno e kok mar yath mar nyuka ema otang e pichano

chieng mokuongo mane atimo tij ridho oduma, oduma no ong'ado lwetena nikech ne akia tij no maber. Lakini gima ne otimore malong'o ni nayudo cha cham maber moloyo kuom mane asuyedoga chieng mokuongo mane achako tij ni.

Ase temo nyiepo mar mbui nikech ahero nyiepo mar aching', gimomiyo nyiepo mar aching' iwinjori gi ng'ano monyalo duokoni bei piny mar gima idwa ng'iewo, moloyo nyiepo mar mbui ma iketo pesa mobedo kanyo maonge duoko piny. Koro nyiepo mar mbui mar mbui ok ber. Nyiepo mar aching' be miyo ti sama yot nikech inyalo duokni nengo piny gi jaduka kata ng'ama uso ni.

gichung' gokinyi mokuongo en yueyo ot mar ariyo en luoko sende mar adek en tedo chae ne jaoda mondo omed hera nikech timo ler ema rito dak

Mokwongo, aparo historia mar jomaumau mano timre e Kenya mane en jolweny e Kenya kae. Marario, aparo yiero mar iga mar eluf ario gabrio manotimre e Kenya kae manolor manoketho gikmoko. Maradek aparo istoria mar yiero mar twenty eighteen seventeen mano timre kar Raila gi Ruto.